Chiemoni anyalo chamo kaka olemo kapone ewi yien, kendo adhi kode eot maluoke maler gi pi maler. En olemo maber ahinya.